chang uinweek chebune temiik en kenya, agenge ko moshinishek chemomiten chenyolu koboishen en imbareet nywaan, nebo oeng iih komosikyin serkaliit ab kenya kogochi icheek imbolea cheimuche kotoldol imbareet nywaan, agee koraa komiten kutik cheimuch kongeem minutik chechwaget komogere ole kigoin somaneet neyamaat kobotik noton amunee simosikyiin kobuut minutik chenyolu en imbareet nywaan, ak koraa konyolu kigochi ichek somaneet negiim sigomuch kosich kii en imbareet nywaan sigotoretengee icheget en kila betut.

Toss konyumnyum soet konemunetab kartasishek chebo siket ak meet konyolu kotes biik chechang ala kosir biik chechang cheyoe kazit notok ak kora konyolu kotes moshinishek chenemu kartasishek ab siket ak meet kit ake kora konyolu kotes saaishek en betut sikomuch nyokoip chito en saait nekamach amun yekites moshinishek ak ketes biik cheyoe kasit notok koimuch chitugul en sait nekabwat notok kokere ole toreti ngalekap soet akoimuch kotoretok chitugul en ngalekap choton

Imuch koalishen chito kadit ab rabishek en ole kamach ak kora koimuch kogonoren rabishek che chiget o mogitwoe. AK noton kora kotoreti chorik asimoiben rabishek ngamun monoe chorik kole tindo ine rabishek. Ak kora kotoreti chi yon moche ibakonem rabishek en konet ab chepkondok ak kora koimuch koboisien chito en olan tugul kerge ogot ndo mi ole lo koimuch konem chepkondok chechiget sait age tugul noton ogere ole bo komonut kadit ab muswaknatet kasari ngamun toreti biik che chang.

Toreti DigiFarm nebo Safaricom temik ngamun imuch kosom ichek rabishek ye kosom rabishek koimuch konyo koalen tuguk anan ko minutik. Ye kosich en minutik ii koimuch konyikowekat rabishek choto. Nebo oeng koimuch kotoret DigiFarm en ng'alek ab moshinishek sikonyumnyum kasit nywan en mbar. Ye kosich mashinishek koimuch kosir biik alak. Ye kagesir biik alak kotoretokse ichek en magatiat nebo kila betut. Nebo somok koimuch kotore ichek en ng'alekab ngamun kotko boisien mbolea kotese minutik chechwaget en mbar ago yoton kosiche chepkondok.

Toreti temisiet en Kenya kasari. Ngamun ye kamin chito minutik chechiget ak ko ruryo koimuch koalda ak koalen tuguk alak alan kosomesanen lagok chechiget ak kora ye bai chito kiyagik koimuch kosich inee chego anan ko maainik. Ye kosich tuguchoto koimuch koalda ak koalen tuguk chebo ko. Ak kora koimuch kotoretenge kotes temisiet nenyinet ngamun rabishek che siche koimuch koalen tuguk chebo mbar. Noton ogee ole tesokse kasinyin ak kosich tuguk ch emokinge kila en betut.

Kikonyumnyum ngalekab somanet ngamun imuch kosoman chito en olemii ak sait nekamach ak kora kikoyai somanet koik roisi en biik chechang ngamun moturote misig kere kitiok simoinyin ak kosoman ak kora imuch koyoe chito alaa kosoman chito tukukyik ineken en sait aketukul ak kora koimuch koyai chito exam chechiket ak kemaken ak kosich wolutik chechiket ak kotesta ak alak noton okere olee tinye komonut neo ak ko kikotoret kipsomaninik.

Kiit nomwochini neranik chetou mungaret ko kotur rabishek cheyomotin sindokelu kolul mungarenywan koimuch kosich rabishek alak ak kowek mungaret nenywanet, nebo oeng olenjini konam mungaret nenywanet en elenyoru customaek chechang sikobit kotesta ak kobarait mungaret nenywanet nebo somok ko kokimit kibakenge ak biik chebo kokwet sikobit kibarait mungaret nenyinet, ak kora koboishen soet kobarasta mungaret nenyinet sikobit kosich customaek chechang, noton okere olee toretokse en mungaret.

Oyoni kebebertab taman ngamun ingkoito en kanisa koboru kongoi en Kiptaiyat, ak kora ko imuch keboisien kebebertab taman ketoret biik che moimuche ge anan ko biik che seretos. Ko noton kowendi kotoretokse icheget ak kosich ak ichek tuguk che kyome. Ele oyondoi kayanenyun, konyolu ayan muguleldanyun anan kiit ne mwowon muguleldanyun sikobit kogimitok kayanenyun. Kebebertab taman kora koboru kongoi ago imuch kotesak mung'areng'ung anan kasit ne iyoe ngamun keiweki Kiptayat kongoi. Ak kora koimuch kotoret che motinye kiy.

Komonutik ab kekonor risit, koboru kolekela tuguk che tyan ak koboru beit nebo tuguchoton ak kora korchin chito ne oldoishe kole kagoalda tuguk che tyan en tugenyin. Nebo somok koboru anan ndo yon kagichorenin tuguk chorik kimuch kisib ak kenai kele kocheguk tuguk chemi risit ago toreti nebo tuguk kisib chorik choton ak kisich ak keweki inendet. Ak kora kotoreti chitab tuget kobor tuguk che chome biik ak kogoin inendet kotes tuguk che kimoche en tuget. Nootn ogere ole tinye komonut neo konoret.

Toreti mesendet chepyosol sikobut chaik en chokinet. Ak kora kogoin ichek simang'et soiti. Ko oljarkaka kotoreti ichek sikoweng'aten olon ak koswa kotko mi tiong'ik chebo boror. Ak kora kotoreti icheket kotienge yon kang'et icheget Ak kora ndo nyoru tiong'ik ab boror koimuch koternge anan kobar icheget. Ak kora mesendet kogoin ichek asimang'et ngamun keseni en batai icheget. Noton ogere ole toreti icheget miisng ago wendi koyoe kasit en chokinet soiti.

Ksarta notile ole kayam kebut minutik koyon lole asista mising sikogochi ichek kosoiyo soiti. Anan ko kasarta nebo asista ngamun toreti minutik cheu bandek simanyikonam kutik yon kogeib koba lekikonoren. Ak kora betut notile anan ko kasarta notile ko yon kogonyo icheget en mbar, koboru kole kagoyam kebut en mbar ngamun makararan kebut minutik yon roboni. Neneti icheget ropta ago imuch kochut beek. Ye kocut beek koimuch koib kutik ak kobose aldaetab icheget yon kokeib kobwa.

Kikotoret muswoknotetab kasari temik chechang ingamun iborchin ichek oreet olekimindo minutik totun koit kasarta nekibute icheket en imbar, ak kokochin icheket kora moshinishek cheimuch keboishen en imbar, ak kora boishetab sirutik ko kikokimit ichek ak kokochi kayanet kolee rure tukuk alaa minutik chekamin en imbar, ak kora iborchin icheket olee kibutito minutik chechwaket en mbar ak ko kokochin ichek alaa koborchi elekibesendo rabishek cheimuch kikimiten ak kibarait temishet nenywan noton okere olee bokomonut muswoknotet ak sirutik.

Muswoknatet ne naat soiti en temik ko nebo simoit ngamun tinye chitugul simoit kosir kiptang'ang'it ago noton kogoin ichek konai moshinishek che imuch koboisien en mbar. Ak kora kogoin ichek konai kerichek che imuch keboisien en minutik chechwaget. Ak kora koimuch kogochi icheget betut ne kibute minutik chechwaget. Maimuch koboisien biik che chang kiptang'ang'it ngamun motindo che chang soiti en kokwet. Noton ogere ole bo komonut simoit kosir kiptang'ang'it ngamun tinye chitugul en kokwet ak kora ko roisi en beit kosir kiptang'ang'it.

Toreti icheget koarorji anan komwochi betut nemoche olik ab tuguk sikobit kosor ichek ak kora kotoreti temik kobarasta minutik chetindo ichek en mbarenywan. Noton koborchin olik kole tinye temindet oinon tuguk che kororon en mbar. Ago noton kogochin icheget rabishek ngamun kagobarasta biashara nenywanet. Ak kora kogochin ichek ala iborchin ichek kole kararan tuguk achon ch ekichome en ele kioldoishen ala ochon tuguk che kimokine soiti en mbar ago noton kotoreti ichek kosich rabishek en chong'indo mising.

Koborunet ne kiroker en moswoknatet ab temisiet ko moshinishe che boisien icheget en mbar alan oger moshinishek che terterchin en mbar che kitoret ichek ak koib walet en mbarenywan. Ak kora ole kimindo tuguk, ko kigonai temik ele kimindo ago kigotoret ichek konyor minutik che chang en mbarenywan. Ago kitoret ichek konai kampunit ab Digifarm che imuch kotoret icheget kosom rabishek che nyo kotoreti ak kobarait minutik che chwaget en mbar. Noton ogere ole kigotoret temik mising ak kigonyor ichek.

Kigotoret kokwet ng'alekab sokat ak koborchi biik konai kit netesetai en emet. Kigoborchi icheget ng'alekab kobotisiet amun kigonai icheget kole toreti biik ng'alekab mbaret. ak kigoborji icheget kole bo maana ingeker ngamun noe ng'alekab siasa ak konai kole ainon kondoindet neyoe kasit soiti ak kora kigoborji ichek ak konai kole kararan ng'alekab somanet ago imuch kewal sikokon rabishek. Noton ogere ole kitoret sokat biik en kokwet soiti.

Igochin muswaknatet ab kobotisiet nebo tuga konai ichek ak kobarasta tuga che tindo sikorchi olik alak. Ye kagoalda koimuch koalen ichek amitwogik chebo tuga alak. Imuch kora kobrasta agobo chego chetinye icheget. Ye kagobarasta kosich ichek kastomaek che imuch koal chechoto. Ye kagoal kosiche rabishek icheget che imuch konyoko toreten ge koal amitwogik cheboisien icheget. Ak kora iborchin icheget ele imuch kebaita tuga ala ko amitwogik chebo tuga che kororon che imuch kotes ak kolong borto nebo tuga.

Kiit ne imuch koboisien serkalit sikonam ingelelik che ng'eme chepkondok ko koboisien ng'alekab mashiishek cheu computer ak kechecken kele achon chepkondok che kagichor. Ye kagenam icheget kekochi kerkong'et ne kim. Ye kogikochi kerkong'et ne kim, korchin ngelelik alak konai kole ye kichor kokorom mising ago wendi kowalokse icheget. Ak kora kimuch keboisien asikarik ketur icheget ak kebit icheget asikobit kowalak icheget. Ak kora keamdechi icheget agobo chorset ngamun ma kararan kechorso.

Kiit neimuch keyai siketoret sokat en kokwenyun ko ketes mashinishek en sukulishek sikoyom kipsomaninik, yekaketes koimuch koboishen kipsmaniat aketukul moshini nyin ak ko ikochin inendet konai tukuk chechang ak kora kimuch kesir biik chengen koboishen sokat asikonet kipsomaninik konai koboishen icheket ak kora kimuch ketech korik chechang cheimuch kinde mashinishek ichoton sikobit kwoo kipsomaninik en sait nekabwat alaa ko sait nekamach, choton okere olee toreti kipsomaninik en sukulishek chemii kokwenyun.

Kiit nekikikaikai sikoboishen kipsomaninik ko kikochi ichek mashinishek cheu kompyuta sikotoret ichek konai tukuk chechang ak kokuiyo kiit neteseta soiti en somanenywan ak kora koimuch kikochi ichek kitabushek sikobit kosoman ak kokuiyo soiti, kiit akee kora ko imuch ketekyi ichek olekikonoren kitabushek chekisomoni sikobit kobakoswa ichek ak kokuiyo kiit nemokuiyo en kilas, ak kora ko imuch ketoret chmomucheke en ngalekab chepkondok noton okere olee toreti kipsomaninik kokuiyo mising.

Kiit netoreti kipsomaninik koto komengechen konyolu kinet ichek akobo kororonindab somanet sikobit kokochi ichek kocham somanet ak kora konyolu keib ichek sikobit kosich atebet nekararan ak kocham somanet, nyolu kora kikochi ichek toretet neyamat simaimak yoon somondos icheket ngamun kot koimak ko mokochin ichek kosoman en kilaas, noton okere olee toreti ichek ak kora konyolu kikochi ichek amitwokik cheyome sikobit kokochi kimnotet icheket kosoman yomiten sukul.

Kiit netoreti KICD en kamang'unet ap somanet ko konetik ngamun imuch koarorji icheget kit netestai en sugulisiek . Ak koarorji ichek kit nenyolu kesir en kitabushek chotn. Ak kora koborjinicheget en kit nenyolu kosir en tiemutik ab lagok, ak kit ne nyolu ketesta en tyemutik. Ak kora kiit netoreti icheget ko kiit netestai en emet ngamun nyolu ketesyi kiit netesetai asikonai kipsomaninik ak koguiyo, tuguk che tesetai en emet. Noton ogere ole toretokse.

Kiit neimuch keyai en biretab kura konyolu keboishen soet ak mashinishek sikobit kobir chitukul kura en konyinet, ko noton okere olee komokiime kipsomaninik ak kora konyolu kewal saishek chekibiren kura sikobit kotesta somanet en saitab beet, ko yebir chitukul kura koboishen simoit nenyin kokochin inee kobir en kaliet komakiim kipsomaninik alaa kesir biik cheimuch koibot tukuk chekibiren en kokwet en kokwet ak ko noton okere olee wendi kotoret simakiim kipsomaninik en sukul.

Imuch kewal e-learning kobaa physical ngandan kararan somanetab e-learning ngamun imuchi kosoman chito alaa kinet en olemiten motin koloo alaa konekit, somanetab e-learning kora ko imuch koyai chito tiemutik chechiket en olemii kosir nebo physical ngamun nyolu konyo chito en olenmiten, kora okere olee somanetab e-learning konyumnyume ngalek chechang ndoyon kotindo chito akee kasit, okere kora olee toreti chito konai tukukab soet ak kokochi inee kokuyo kiit neteseta en ngalekab somanet.

Toreti chii kokuyo kiit neteseta en emet akobit konai inee kokuiyet ak kora kokochin inee kosoman ak konai tukuk chekamakongen inendet, nekora ndoyomiten tukuk chekaim chito koboishen google sikonai ak kokuiyo tukuchoton, ak kora noe chito ak kokuiyo kiit nenyolu koyai kouu ngalekab kobotishet, ketemis ak ngalekab mungaret ngamun ikochin inee tukuk chenyolu koboishen alaa kokochi inee ngomnotet ak kobo tukuk chekiboishen alaa tukuk chenyolu konai chichoton noton okere olee toreti google soiti biik en emet.

Nyolu kigimit muswoknatet asikobit konai biik kit nenyolu keyai en kobotisiet amun ye kibarait konoe chito tuguk che nyolu keyai cheu moshinisiek che kiboisien en mbar ak tuguk che nyolu kigochi tuga cheu amitwogik sikogochi ichek kotes ng'alekab chego choton kotoreti chito kosich chepkondok che imuch koboisien en bandap tai nenyinet. Ak kora konyolu kibarait en kokwet ak ole mo kim sikobit kotoretok biik noton ogere ole siche komonut biiik en kokwet ak kotoretok.

Kiit nenyolu koyai serkalit en chengset ab biik chemakeni mitihani konyolu koger kenyishek che kibois chichoton en sugul ak walutik che kigobor inendet en sugul. Ak kora konyolu koger kole une inendet kotkosibi imanda nenyinet ak kotko tinye tegisto ak koburu imanit yon makeni mitihani Ak kora konyolu keger kotko yome chepkondok kelipan icheget ak kigochi toretet neyome sikobit komakenis ak kotar en kasarta nekimoche, noton ogere ole wendi kosuldo serkalit en kimakenis.

Kiit nenyolu koyai serkalit sikonde kipsomaninik sugulishek che echen konyolu koger wolutik chebo kipsomaniat age tugul. Kotko kororon wolutik kigochi icheget koba sugulishek che eechen. Kora konyolu konde chepkondok sugulishek choto sikobit kotoret kipsomaninik koba sugulishek choto, ngamun bendi kobakonyoru tuguk che mokinge cheu kitabushek ak tugun alak chechang. Ak kora konyolu kokwai lagok anan ko kipsomaninik che tindo atebosiek che kararan ak kigochi ichek koba sugulishek che eechen sikoit kotech sugulinoto ak koganapta kwo barak.

Kiit ne kib kobutet ab bengit ab Chase en emet ab Kenya ko magoraek che kigakisir en benginoto, ko kichomchi chorik kochor rabishek ab biik. Ko en yoton komatakoyan biik benginoto. Ak kora mayan biik ngamun kiimpya benginoto. Ak kiit age kora ko rabishek chekimokomi benginoto ne kiyai kobut ngamun yon momiten rabishek en bengit komatesetai kiy. Ak kora kibesen biik rabishek ak mawekta icheget noto nekiyai kolul benginoto. Ak kora ko bik chemi orit che yachen mising.

Kiit nenyolu kotindo chito sikochut ele kisomonen konyolu kotindo barwet nebo tokset en ele kisomanen. Ak kora konyolu kotindo kipandet ab sugul nenyolu kole takosomani chichoto sikenai kele kipsomaniat ala chito nemakorayat ak kora konyolu kotindo ine ngoroik chebo sugul che iboru kole somon inendet ala konyolu koibote walutik cheiboru kole somoni inendet sikiyonji ak kigochi kadit nebo kosomanenen en ole kisomanen. Noton ogere ale konyoru kadit.

Kasitab FGM ko ng'eme kipsomaninik ngamun chang en ichek che bendi kometo sugl. AGo yemeto sugul komabitu waluitik en emet. Ago kora imuch kotumda icheget korotik che chang che imuch kogonmeet en icheget ak kora koimuch koiim icheget metoek ak kogochi koimutik che chang ko koron kaba sugul ko mogose kiit nemwoe mwalimu nguni nginete icheget. Ak kora koron kawek sugul ko kebokobose makis chechwaget ak kobut en testi choton ogere ole ng'eme ole oo en somanetab nebo tibik ak kwendi kobose tibik che somoni en sugulisiek.

Kiit nenyolu koyai sikik ak konetik konyolu kokur tuyet akenge ak koyonjin en ateboshek chebo kipsomaninik ak nyolu konget sikiik koborchi atebet nekararan lokok yoon miten kaa, ko yoon miten sukul koborchi akichek konetik otebet nekararan sikobit kobor kipsomaninik atebet nekararan ak kora konyolu kokochi sikiik toretet konetik sikobit kotesta konet lokok tukuk chekororon ak konet komnye, choton okere olee wendi kosobtos lokok, elekosobcho lokok kobendi kowole emet akoib tukuk chekororon cheimuch konyo kotoret sikik ak emet komukul soiti.

Ole nyolundo korib ptutukisiek korip kasit nenywanet konyolu kotech kipagenge ak chomyet en kastomaek chechiget. Ngamun ngotko suryo ak kastomaek kowendi ng'weny kasinywan ago mosiche rabisiek ye imuch koboisien en kila betut. Ago kora nyolu yon kagikur ichek konyo koyai kasinywan anan komut chi ala koibot mosiket chebo kastomaek, konyolu kobwa en haraka ye kagosulda en ibet, koimuch konyor kastomaek che chang ngamun en kasit neyoe ichek en haraka ak kora komonyolu kochil kastomake en beit nenywanet. Monyollu komwochi beit nemi barak soiti sikobetyo kastomaek.

Bo iman olikab tukuk ngamun yeolchi biik alak kokochin bichoton kosich rabishek, yekosich rabishek bichoton kotoreti ichek kwaal tukuk chemokyinge en kila betut alaa kosich makatiat nebo kila betut ak ko oliikab tukuk kosiche ichek rabishek ngamun teseta mungaret nenywan ak ko wendi koyetu yechanga biik chekiolchin tukuk ak kora kotese kibakenge ak chomnyet en biik cheyoe mungaret tukul, ak ko en yono kewendi keteche emet ak kibarait, noton okere olee bokomonut ko miten oliikab tukuk en.

Tinye kelchin neo kiboitinik ngorib chemokoikkwak, netai koimuch kosich ichek chepkondok che imuch kotoretenge ak koal tuguk chemokinge icheget. Ak kora koimuch kosich magatiat nebo kila betut ak kora koimuch konam ichek biashara anan mung'aret nenywan ak kosir alak. Noton ogere ole toretokse biik alak ak ichek. Ak kora kotoretokse ak kosulda kasishek chebo chemokoikkwak, ngamun chomiet ak kipagenge ne kabit en icheget. Kokora kotoreti icheget en bandap tai.

Komonut netindo sumuishek ko ingokirinda tutuik kosto tukuchoton cheimuch kongem tukuk en imbar, yekakongem icheket ko koin temindet kobut tukuk en imbar cheimuch kwalda, yekakwalda inendet koimuch kosich rabishek alak chenyokoboishen en ortnwek cheterter cheu kwaal tukukab koot cheuu sukaruk ak machanik, ak kora kotoreti temindet kokirinda mionwokik cheterter cheimuch kobar minutik ak ko noton okere olee bo komonut mising sumuishek en imbar.

Sikotie kokwotinwek chokoshek chechwak chebo rabishek kotoreti ichek kowir chito aketukul rabishe chotoon tatun koit olekimokyinge, yoon kakoit olekimokyinge kobute ichek ak kobchei rabishek ichoton alaa kotoreti icheket kobesen chito yoon kakouit sobet anan yoon moche koboishen en oreet neterter ko toreti icheket kosich alan koyaen kasishek chechwaket chebo kila noton okere olee bokomonut mising kotii chokoshek chechwaket ngamun ingomach chito rabishek chechiket kimuch keyat ak kikochi inendet kotesenta.

Curricular kotoreti mwalimu konai kiit alaa ko elekiripto lokok chemengechen, ikochin inendet konai tukuk chenyolu keyoe ak kinet lakwet nemingin sikobit kosich atebet nekararan ak koyet komnye, kora koboru elenyolu kebaita lakwet ne mingin simanam mionwokik cheterter ak kora konyolu alaa iboru elenyolu kinetita lakwet ngamun monyolu kinet tukuk cheuen cheimuchi koim ichek metoekwak, ak kora koborchin mwalimu konai kolee ainon lakwet ne chepchep ak lakwet nenoe tukuk mutio mutio ikochin inee kobet.

Kiit nenyolu koyai kondointet nebo emet konyolu kokochi ngotutik konetik chekayai makosa, yekokikochi ngotutik chekimen koimuch koik konetutiet en konetik alak ak ko bendi ichek kowalak ak kora konyolu ketoret icheket en kikochi icheket chepkondok cheimuche kotoretenge ichek alaa kwaal tukuk chemokyinge en sobet ak kora konyolu kikochi ichek alaa kengololchi icheket elenyolu ketebto en kila betut alaa koyon inete lokok en sukul konyolu konyor chomnyet en lokok.

Bo komonut kimungyi lokok en saishekab somanet sikokochi ichek kobwat alaa kokuiyo kiit nekakonet mwalimu en sukul ak ko ikochin ichek kowol tebutik chekateb mwalimu, kora kokochin ichek kowol ak kosir tukuk chemwoe mwalimu en kilas, ak kora kokochin ichek kotebenge tebutik ak kowolchike en icheket, ak yemokuiyo akee koimuch koteben mwalimu sitakwarorchi komnye, yoton kotoreti kipsomaniat kokuiyo komnye ak koswa tukuk alak en sobet cheimuch kotoret inendet noton kotoreti soiti.